Watho ũrĩa ũtũmĩkaga kũrora ũigĩrĩrĩku wa irio ni maũndũ ta maya: kwanja, mũrĩmi ona atahandĩte kĩndũ, nĩ ambaga gwetha abithaa ũrĩa angĩrora tĩri wake one tĩri wake nĩ mwega, nĩguo amenye indo iria abataire kũhanda hau, na indo iria atabataire gũcihanda. Arĩkia ũguo, ahanda irio ciake, hena hĩndĩ cikinyaga akamenya no nginya acihũre ndawa, na mbandũ nĩarũmagĩrĩra makinya marĩa erwo ni abithaa wa ũrĩmi nĩguo irio icio cikũre ciĩ njega. Alafu arĩkia, irio icio cirakũra agĩcitwara thitoo nĩeragwo ũrĩa egũthiĩ gũciga, nĩguo citigabuthe kana cirĩo nĩ kĩndũ, kana acige kũndũ kwina heho ĩrĩa ĩngĩtũma indo ta mbembe cithũke. Na ningĩ okorwo irio icio ni irio cia kuma handũ hamwe citwarwo kũndũ kũngĩ, ni ciroragwo nĩ rũhonge rwa thirikari rũrĩa rwĩtagwo KEBS, na rũu nĩruo rũhĩtũkagia kana irio nĩ njega kana irio ciothe iria cirarĩo ni andũ nĩ njega, nĩguo gũtigĩrĩra andũ matinarĩa irio ciĩ na thumu, na andũ matikagĩe mĩrimu, kana ona kũgirĩrĩria andũ gũkwa nĩ undu wa...

Aikari a Garissa nimateithĩkĩte mũno kumana na ũgitĩri wa nyamũ cia gĩthaka. Tondũ thaa ici nĩmarahota gũikara mĩciĩ yao makĩmenya mena thayũ, na gũtirĩ nyamũ cigũka kũmarĩa, kana ona kũmaruta mĩciĩ-inĩ yao. Ona rĩu tondũ nitũĩ aikari ya Garissa nĩmateithĩkĩte na maũndũ ta gũthondekerwo macukuru, na nĩmetĩkĩrĩte gũtwara ciana ciao cukuru. Rĩu nĩũkoraga thaa ici mũciari ũrĩa e Garissa na ena mwana arathiĩ cukuru nĩarahota gũikara na thayũ kũmenya mwana wake nĩekuma muciĩ, athiĩ cukuru athome, na acoke muciĩ ee sawa. Na ningĩ nĩmarahota ona kũmenya atĩ no maikaranie na nyamũ icio cia gĩthaka tondũ nĩmaramenya no kũhũra thimũ kurĩ rũhonge rwa nyamũ ciagĩthaka, moke mahingĩre nyamũ icio tondũ thaa ici nĩmatigĩte gũkorwo na meciria marĩa ma ũtene ma kũmenya atĩ okorwo nĩmona nyamũ ya gĩthaka atĩ no nginya mamĩũrage. Nĩ maramenya onayo ĩna baida thĩ-inĩ wa rũrĩrĩ na thĩ-inĩ wa kũrehera igoti rĩa Kenya mbeca.

Mĩtugo, mĩtugo ĩrĩa ũbataire gũkorwo nayo, na ĩrĩa ũbataire gũkorwo ũkĩrũmĩrĩra rĩrĩa ũraria na thimũ nĩ ũũ; Wa mbere ũkageithia, ũkamenya nĩ mũndũ ũrĩkũ ũcio ũrakũhũrĩra thimu. Wa keerĩ, ũkageithia mũndũ ũcio nĩgũo ũmũmenyere ũrĩa ahana. Wa gatatũ, kĩndũ kĩrĩa muma mwarie na mũndũ ũcio ũgabwatĩrĩra, na ũkabwatĩrĩra nĩguo ũhote kwaria na mũndũ ũcio kĩndũ kĩrĩa arenda, nĩgũo ũmũteithie ndũkanjie kũmũhe matũhũhũ marĩa atarenda. Wa mũico mũndũ ũcio okorwo nĩmwarĩkia kwaria nake na nĩwaigua atĩ nĩaiganĩra, nawe nĩwaiganĩra na kĩrĩa mũkwaragia, no ũmũcokerie ngatho kana ye agũcokerie ngatho, na ũmwĩre akorwo na mũthenya mwega, nĩguo nake akwĩre ũkorwo na mũthenya mwega.

Ici nĩ cio njĩra iria athii, aruti a wĩra a ndege matũmagĩra nĩguo maaranĩrie na athii a ndege rĩrĩa mathaa ma ndege macĩnjia kana mbei ya ciacenjia. No matũmĩre thimũ, matũmire athii a ndege message ya kũmonia mathaa nĩmacenjia, kana mbei nĩ ya cenjia. Ningĩ nĩmatũmagĩra mĩtambo ĩno yokire ya ũkinyanĩria gũtũmĩra andũ, gũtũmĩra andũ mohoro mau ma kũmera mbei nĩ ya nĩ ya haica kana yacuka kana mathaa nĩmacenjia. Na mekaga ũguo mbere ya andũ, mbere ya athii a ndege makinyĩte kĩwanja-inĩ kĩa ndege tondũ nĩ ũgũkora mũndũ nĩ ekũĩharĩirie acoke akinye kĩwanja kĩa ndege erwo mathaa nĩmacenjiria kana mbei nĩ ĩcenjiria. Nĩmageragia gwĩka, kũmenyithia andũ mathaa nĩmacenjia kana mbei nĩciacenjia tene.

Njĩra ya ũkui ĩrĩa yagĩrĩirwo gũkua irio, kwĩ agũri na ihenya na ithaa rĩega nĩ njĩra ya ndege. Rĩrĩa irio ciarutwo mĩgũnda-inĩ na arĩmi nĩ marenda cikinyĩre arĩa mekũrĩa irio icio, arĩi na ihenya, na irio mbando cikorwo mbando citirĩ cirathũka matũmagĩra njĩra ya ndege, tondũ ndege nĩĩkoragwo na ihenya, na nĩĩgũkinyia irio icio ihenya kwĩ agũri, kana arĩa maracirĩa citarĩ cirathũka na ithaa rĩrĩa rĩagĩrĩire.

Andũ a Kenya maragia ũũ na ageni, Kenya nĩ tũrĩ na mĩhĩgĩrĩga mĩingĩ ya andũ, nĩũkoraga twĩ na Agĩkũyũ, Akalenjin, twĩ na Borana, twĩ na Maathai na mĩhĩrĩga mĩingĩ ya andũ. Rĩu ũkoraga okorwo ageni moka gũcera gũkũ na nĩmatũngwo nĩ andũ ta agĩkũyũ, agĩkuyũ nĩmageragia kũonia ageni ao, ũnduire wao, na no marie gĩkũyũ, no tondũ ageni aya matikũnyita kĩrĩa marauga-ĩ nĩmakoragwo na, nĩmatũmagĩra lugha ya gĩthũngũ, makaria gikũyũ kiao na bado hagakorwo na mũndũ arataũra na lugha ya gĩthũngũ, nĩguo ageni aya mahote kũmenya, tondũ ageni aya-ĩ matiũwĩ lugha ciitu cia gũkũ rĩu nĩwega gũkorwo na mũtauri ũrĩa ũrataũra kĩrĩa kĩraugwo, nĩguo mahote kũnyitana.

Wega ũrĩa ũkoraga mũndũ rĩrĩa arathiĩ thabarĩ arĩ rungu rwa kambuni nĩ maũndũ ta; Mũndũ ũcio nĩ ahotaga kũheo mbei ya thĩ tondũ kambuni nĩ ĩrarehe andũ aingĩ na nĩ ĩrarehe biacara nyingĩ kũrĩ andũ aingĩ. Rĩu ũgakora atĩ rĩrĩ, rĩrĩa mũndũ egũthiĩ gũikara hoteri-inĩ ĩmwe, hoteri ĩyo no ĩmũige kũu na mbei ya thĩ tondũ nĩ ĩramenya atĩ mũndũ ũyũ ĩĩ nĩ egũthiĩ ere kambuni yake ũrĩa aratungatirwo kũu na kambuni ĩyo no ĩkoragwo ĩkĩrehe andũ kũu maikarage maita maingĩ. Na ũgakora ĩyo nĩ baita ya kambuni na ona hoteri ĩyo bado nĩ ĩra faidika. Ningĩ gũkorwo ũgĩthiĩ rungu rwa kambuni nĩ ũkoraga nĩ ũrakorana na andũ arĩa ũtangĩrahotire gũkorana nao wĩ ta o mũndũ. Ũgakora nĩ ũramenyana na andũ mangĩgũteithia na ũgakora nĩ wa nĩ wamenyekana kũndũ kũingi na ũgakora nĩ waingĩrana na andũ mangĩgũteithia gwĩkũria wĩ ta mũndũ ona gũkũria kambuni ĩyo yaku.

Kũhũthĩra drones kũoya vidiũ magogona-inĩ kwĩna mooguni maingĩ gũkĩra kwoya video na moko. Urakora rĩrĩa andũ maroya video na drone nĩmarahota kũmĩoeĩra ĩrĩ igũrũ. Ũguo nĩkũmaanica matigũtinda magĩsukumana na andũ gũkũ thĩ kũoya vidiũ icio. Na ningi drone ĩna, niĩthondeketwo kwoya mbica wega gũkĩra rĩrĩa mũndũ aroya mbica alafu andũ magathiĩ. Drone nĩũkũhota kwoya kira kĩndũ kĩrĩa kĩrekĩka tondũ ĩĩ igũrũ nĩĩrona handũ hanene, rĩu nĩĩramenya harĩa ũũ, okorwo nĩ keki ĩratinĩrio hau nĩĩroya ĩyo, okorwo hena andũ maraina nĩĩroya hau, okorwo kurĩ andũ mararĩa nĩĩroya hau. Na ningĩ...